Mondo mi itim tijni maber, nyaka ibed gi gi tich machalo kaka jembe, rapur, beti mago gik ma nyaka mi ibedgo, inyalo kata bedo gi tonde moko bende mondo mi nikech ka wang'iyo yien ni ma yien miluongo ni matunda, nyaka ibed gi yiende mang'eny ma iketo to iguro negi, mondo ka odongo olakie mondo kata ka poni ogolo fruit chieng' moro to fruit nego ok lwar piny, fruit nego bedo kaka bedo malo kama. Koro gima nyaka itim malong'o nyaka ibed gi yiende moko ma iguro ne iguro machalom kata kaka mesa kama a four sides bas to koro yiendego iguro gik moko ewigi kasto matunda dongo ewiye mos to tol moko be iketo ma matunda dongo kanoringe kama a mondo omi koro ka odongo to odongo mayom, kogolo fruit to fruit nego ok lwar kendo fruit, nego bedo mapichni kaka waneno kaeki. To mondo mi itim ijni eki maber, nyaka ibed gi ng'eyo mar pur ahinya kendo iolo negi pi maber kendo iolo negi yath maber mondo mi ogol kute chieng' moro ka oolo to oolo maber ahinya kendo kaka waneno mana kaegi eki.